Ũrĩa ingĩteithia mũgũri wina kĩagago tondũ indo iria aragũrĩte nĩ ciacererwo kũmũkinyĩra, nĩ kũmwĩra ahũre thimũ kũrĩa aragũrĩte indo icio kana okorwo ndekũhũra thimũ, kana okorwo nĩ arona ahũra thimũ andũ acio nomage kuoya thimũ no etware kũrĩa aragũrĩte indo icio na amorie nagitĩo nĩkii indo ciake citamukinyeire tondu angĩthiĩ kũu ena marakara ĩĩ o na andũ acio nao no marakare na no ũkore ona nĩ kaũndu tũ kanini karĩa gatũmĩte indo cikorwo nĩ cicereirwo kumukinyĩra.